Pi eakikisha sirkali ajo ketabayie ositima naa mpaka mashinani. Ore naa enebaya ele sitima mashinani ,niakikisha ajo keshomoita iltung'anak pookin enkumbaru neyiolou naa aitumia enkompiuta. Ore peyiolou aitumia enkompiuta, na kee eeku na noto skills nayiolo aitumia ilmtandaoni na le dijitali.

Aake egira naa sirkali aihakikisha ajo, kegira aitasapuk ena infrastructure e dijital. Kore tenedukuya, keeta intokitin enkalifu o mia nne hamisini, kuna naaji village digital hub naagira sirkali ashet. kore enkai, naake egira aitaa intoki pookin e sirkali anaa inedijital metaa peyiolou naa iltung'anak pookin aitumia kuna tokitin pee eneyeu oltung'ani naa lazima pee dijital elo.

Kihakikisha ajo ketii ecitizen online, twenty-four seven. Kidim oltung'ani ainoto ecitizen esaa yeyote nayeu oltung'ani ata anahe saa tisa enkuwarie, anashu endama, indim naake ainoto ecitizen tinasaa. Kore enkai, nidim atalaa te digital payments pookin metaa indim atalaa ing'ira aitumia enkadi, ing'ira aitumia iropiani empesa, indim atalaa te kila kitu. kore enkai negirai sii egira ena ecitizen egira aiexpand services egira ake services enyenak abulaa naa.

Ketii Olkiloriti Women's Group natii ildamat te Kajiado Central, nekiata naake siinye Narresho Aliance natii Kajiado East. Nekiata naake siinye Safaricom Foundation Wezesha Agri Program, olturur taake sininye ilo. Nekiata naake sininye Olteyiani yotuth self-help group.

Kekiata naa Premier Bank neenye naishoyo loan te interest kinyi oleng'. Nekiata naake sininye Dimond Trust Bank, ishoyo ake sinje tenchukunoto kinyi, nikiata naake sininye Cooperative Bank tenankai aina.

Keret sirkali oleng' keret sirkali oleng' itururi nisaidia metimira naa ntokitin enje. Kore enkae kitumia smart farming, kitumia ntokitin naa sidan toolchambai lenye. Kore enkae naake kemir intokitin e kumok, anashe kinyang'uni e kumok inyang'uni products enye e kumok. Kore enkae naake ke specialized inje , specialized enee enee kule nee kule naake ikunta nepuo nena kule aitobir ng'ulie tookin nijo youghurt o nkulie tokitin ake kumok.

Ketii naa, western union, nekiata naake sinye world remit, o send wave o wise. Naake kore nana tokitin, kearaka oleng' kemeya time indim akeduo airiwai arakaraka. Kore enkai mee lazima pee eeta oltung'ani bank account indimi ake airiwaki too namba inonok esimu. Kiidim sii airiwai enaa mobile money.

kesapuk oleng equity bank ore equity bank. naa ke ore tenkop natii kesapuk oleng, kegira iltunganak anaa pookin aitumia amu ke popular oleng. eyiolore naa sii iltung'anak pookin.

Olturur le Amref, ore olturur le amref naake etareto oleng' amu ketesheta ndarasani, etesheta ndarasani too sukuulini kumok, nisaidiaye sii amu elaakita nkera natii secondary fee ,naake isaidiaye sii ake nkulie woitin amu isambazaka iltung'anak inkariak to woitin kumok, naake etareto naa iltung'anak too nana oitoi.

Ketii women plus against TB and HIV in Kenya, nee ilo turrur naa otumokito nye orikito egira aitasheki naa emoyian e biitia te murua nanu natii, keenje loogira aisaidia oleng' iltung'anak lina murua.

Kore te murrua natii naake metumi inkopisini naa e ODM, keng'or naa meeta ina party e ODM inkopisini te murrua nanu natii anake epik tolkurie arrin lotii ake ore mpaka o tena kata neng'or meeta naa inkopisini.

Kegira iltung'anak aret oleng' aibung'a naa amu egira aibung'a inkaik, negira aisaidia sirkali pee eyolou lelo gaidini ogira aitatisa usalama. Neeku ore naa iltung'anak naake enedoli naake oltung'ani aishuku ajo kebaiki naa mmoja wao lo lelo naake iripoti, ore piiripoti netumoki taata sirkali naa atudumu sheria teine.